Kitobiri emoti nepiki kitunguu ornyanya niraangi nekurti torkutet nepiki enkima omeku ade ore ake esaa naaoku nitobiri pii neeku taa lelo neijia ikunakini enkitobirata ina toki.

Ore ena baye naa eramatare, keramati kun ng'uesi pookin ketumi emdioi aa embolea napiki ilchambai nemiri doi peereyieki nkera sukuul amu kitayu iropiyiani, neeku eramare ena earamare ena naramatishore irmaasai aasie pooki toki enyenak nayieu neeku ore nguruei naa eramatare.

Ore ena siai naa kitobirieki nkiri oonguruweni nepiki orrandili nipimi nipili aamirie nkuti tokitin naamelook nkirik naapiki nkardasini aamirr pee etumi iropiyiani naaramatishoreki nisumieki nkera nitaasi pooki toki sidai, neeku embaye eramatare ena nkirik eitobirieki nepiki neyieng'i nepiki mpuyaai nipimorri.

Ore ena naa nkuashan adung'idung'i aguet pii neguatuni kinyaat pookin paa keikarang'ani neitokitoke te motii. Ore ake pee ekuu nkuashan neibukorii nkaare pookin neing'orini elkurutiet paa keitodokii aiposha apiriij. Nepikii ndaa kutoo ntokii sidaii naijoo nkutoo mbukaa naitobirieki. Neitainii entokii najii enkuum aa nkuashan taa entokitekii ore pee ekuu paa kegira epurudaa neibukorii enkaree paa eing'olii te lkurrutiet.

Ji ore tenadol nanu ena siaai eramatare oonkishu naalotu enchipai sapuk oleng atua oltau kaaitadamu ang nadamu eramatare sidai orkuak lang oormaasai laankishu kiramatishore ninche kintaa pooki toki ninche peenkichu ninche kisumie inkera aang ninche apa eibung'ie loo papa meeta intoiwuo ang isiatin kuna kishu pookin, neeku kaaitadamu kayieu ninche naibukoo irkiyio tenadol amu ninche endaa aang eenaake .

Hello, kara taa Milton Marias te Kajiado kaata apa ilolan looinyiang'uaki tinewueji ino kumok nejing'u aa eterruoitie irkumok neeku meekure aa sidan neeku amaa pasa doi amu orcustomer lino ele tung'ani kai pasa doi inko keyieu neshuku ele ola pee imbelekenyaki amu mee sidai ntokitin mesidan ntokitin neeku kai kinko pee ikiyieu nikishuku ele ola lino pee inkaja pee imbelekeny.

Enetipat enabae tenias amu, teninkoji kulo mosor aen, naa mitoki aibukori. Tenipik ina garri teninap misho mipidipido kibooyo inapuya metaa mibukori, naku imedanya ninche lelo mosor. Naku kibooyo lelo mosor peyie emedanya. Nisho etoni aitobiraki.

Ore tendaol enkarna najo bank ore entoki nalotu ndamunot ainei ang'as naa iropiyiani ore bank naa ewueji naasieki esiai ooropiyiani iindim ashomo atushumie iropiyiani inonok iindim ashomo aitayu, iindim ashomo atoomonunyie loan.

Tenajo nanu adol ena naijo ntare ekerea nagira aiding'ayu tiatua egarri. Jo nkerra natii egarri nairragita, kajo kesokoni pae eitai. Kake masip toleng' amu ijo emibala oleng. Kake kelio nye ajo ntare ekerra naijo kenapitai tegarri.

Enetipat tenimpanga intokitin inonok esokoni pooki apik ageligel nipik irnyanya ewuei enye irmashungwa ewuei enye, irmaembe enenye amu ore enedukuya tenimirr kuna tokitin nitum iropiyiani niasie eramatare ino nitum iropiyiani nisumie nkera inonok esukuul neeku enetipat ena toki oleng' biashara e ang'.

Ore ena toki naa kajo orng'encheri naa kadamu kaipiripiro nkirri amu kajo keonyisho ninye enatoki oleng' neeku kadamu ajo ijio kaure oleng' amu kajo emaati nalo teneeku etasha nenyorr atua nkajijik oleng'.

Ore mbaa niyeu pee ias ena siai, iyeu ning'as atum ilukunkuni nekiiki ilmosor, ore ake peaku iata ilukunkuni nekiiki ilmosor, iyeu sii ositima, ore enkai, iyeu sii ositima, ore enkai, niya kulo mosor linono apik emashini natonie kulo mosor, nebik ometadanyunye ore ake pedanyunye neaku kashui, neaku ore imbaa niyeu pias ena, iyeu ilmosor, iyeu ositima, niyeu source ositima, niyeu incubator napiki ositima.

Manyorr kuna tokitin amu itu adol faida enye tenkolong' kake ore ake paadol ilootayioloita fadia enye mayiolo tenaa kenyai irmosorr enaa menyai negol sii enkitotio ena toki amu kenya endaa sapuk oleng' neeku ore ena Enkai duo kiomonoki amu eton itu ayiolou faida ena toki naa ina sababu peyie manyorr.

Ore enkabila nayorr nanu oleng' naa enda abila naa ijio enompoosho, ore paanyorr impoosho one megol taadoi bei enkinying'unoto ore eniare kelelek eunoto enye amu ilapaitin okuni ake ninya neeku aisho ninche naabaikinoyu naa ninche genuine.

Tenadol ena siai naitadamu kitisho naitadamu nekua kwapi nikimanya amu imotonyi Kuna naa ore Kuna motonyi naa irpurkeli etii osupuki nisudori pesho doi nidol dama ata kewarie neeku kisudori oleng pesho doi nidol . Neeku kaitadamu esiai ekitisho ang apa kipuo aar imotonyi.

Ore ena siai elepore oo nkineji naa eilata naji arimis eilata oorki loo nkishu naa ninye eitumiae, neeku ore oltungani lemusho ashu entasat kidim neelie irki enkine nibung orkibuyu nelep nelepie neeku nejia ikunari tenkop ang' elepore.

Ore pee ibelekenya ena mbae tenkop ang neme Kuna kishuu naatii enkop ang noshi kulie kishu ake saiwal neeku mee inkishu e kule naa nekule Kuna kishuu neeku aishoo mee inkishu ekule naatii enkop ang' neme tolbaketi elepi toolkibuyu amu inkuti lee eilepuni.

Tenadol oloingoni naitadamu apa kira kutitik kipuo airita nkishu toonkongat naa ninche apuo naapuo aara , niaku kaitadamu inasiai epuo iloingok aara.

Enetipat ena siai oleng' eramatare oonkishu tenkopang', ebaiki nemeeta intoiwoang' inkulie siaitin sapuki, neaku enesiai. Inkishu eisumie nkeraenye, nkishu eitotiyie ilmareita lenye. Neaku enetipat eramatare enkiteng', ninye yiook kidol ajo enetipat aisul enkop teneidipayu enkai.

Ore entoki nabo naitiship ena siai naa ore inkuruei naa kemiri doi netumieki endaa ore sii enkae naa teneyiengi keetaa inkiri enye sidan napir oleng naanyor ilkulie tunganak naa keidimi aaa importa aawaiata inkuapi e boo.

Ore ena baye e vegatables ashu enoompuka naa enetipat oleng' temurua ang' amu kepiki engarri aidurrie neyai pookin wueji aapuo aamirr netumi iropiyiani neeku enetipat biashra ena ore pooki toki tenaa baishara naa iropiyiani ing'orunyieki neeku enetipat.

Biashara nadi ena. Na ore entoki spinal cord ashu osororua lepooki toki naa biashara. Pitum ake enitumie iropiyiani. Neeku biashara ena. Neeku enetipat enabae oleng teneesi tena maisha oltung'ani. Ninye etumieki ropiyiani napikieki pooki toki. Inkera sukuul neramatieki irmareita.

Ore ele naa oltuktuk oloito esiai onapita mpuka, sukuma ontokini kumok namayiolo aya osokoni pee epuoi amie, neaku oltuktuk ele oingua olchamba onapita idaikin aya osokoni peyie epuoi amir.

Ore ena siai naa olale ele lomirieki inkishu. Naa ore tenkop ang' keatai inkolong'i esokoni a Jumatatu o Jumapili, nereuni inkishu pookin areu sokoni ilamirak, netii lainyang'ak sokoni laa ninche owuo ainyang' inkishu, neaku ireu inkishu sokoni ninchooyo enkiteng ino nitum iropiani.

Ore tene naa olchamba etiiki eunore kegirai aunisho iltung'anak aitodl nkera kutitik ajo ore eunore naa entoki sidai ajo ninye naibubg'ita economy oltung'anak pookin neeku eunore etiiki tene.

Ataasa apa ena siai atii sukuul e secondary tentoki e agriculture project nikipuo aaun mpuka tolchamba le sukuul neponunui airecord iyiook pee eyiolouni marks naanoto oltung'ani tesukul neeku kitaasa apa enaa entemata tesukul.

Ore enabaye naa enetipat temurua ang' oleng'. itumiai ailang'ie imboitie nilang'ieki pooki toki toonkajijik. Neeku ore ena baye naa enetipat temurua pii meeta entoki nikintanyanyukie enetipat oleng'.

Ore enedukuya ore eton itu swim lasima pee eng'as oltung'ani aituku metaa ira safi naa keeta mpango najing'ieki enkare maa ajeduo ikuetiki lasima pee iata oltung'ani liking'as autaki eninko teniswim tineweui, intukuo iyie openy metaa ira safi nintayu inkilani metaa inkilani kutitik iata.

Ore peyie ibelekenya enakop, neton eetae ilchambai sapukin lakepuo ake nkishu adaari openy, kebolori nesujari meshomoita adaari openy, ampaka teipa. Neeku olchekut ake openy osujita. Neeku menaramatata kepaashari amu eton eetae iwoiting' nkong'at intimi, naidim.

Ore ena siai tenkop ang' nemeeni nkishu mitirring'ata, kebolori nkishu meshomoita aadaa nesujaa olchekut alo airrita ninye openy mee ekeeni nkishu kebolori meshomoita adaa.

Ore tenewueji na enguruwe nagira aitanaak nkiyootin enyanak. Enguruwe naboo natouo kuna nkeraa enyenye muuj. Naa ninye naagira aitanaak lkuook lenyanak arashu aa nkiyotin enyanak tenewueji.

erematare naa ang' ena enake. ninye ena ramatare eesi pee eisumi nkera, ninye eesi pee enyae edaa, niyeesi paa tenemuoi oltungani netui entoki nareyieki sipitali. neeku enatoki taa naas pooki toki. neeku taa lelo.

Ore enatoki, naa enker eteyiang'aki nitaini ilo shoni lonkerra. Naa ninye eyai aitobirie amir industry pepuoi aitobirie inkulie tokiting, aibelekeny metaa inkulie tokiting.